Teneosh olopeny esimu awoshoki customer care ajoki etorikine PIN esimu, ore nanu anaa customer care, ore entoki edukuya naikilikuan naa peishoru inamba oonkarn enyenak pooki, naing'uraa enaa kaidim anotoki inamba enyenak e PUK.

Ayiolo olturrur obo otudupore oleng' enkiremore neing'ua olosho loldoinyo le Kenya. Ore ilo turrur oji Muki sacco, nenoto dupoto sapuk oleng' tenkarake enkiremore, nenoto sii eretoto eing'ua ilo turrur lenye eidim aanoto silen, eidim sii anoto ilng'anayio, eidim sii aanoto enkiteng'enare eina kiremore enye.